Amune simacham boishoni ko ngamun boishoni kokiyan kele bo chepyosok kii anan bo chepkelelik anan bo tibik, ako boishonito koraa koyoche ko chito nekokokon gee kole koyai boishoniton nii en kotukul asikobit tii kokakotar boishenyin nii en gaa anan kotinye chito neyoe boishet nenyin en gaa koyai komie kou ole kimokindo. Age ko ngamun boishoni ko keliponi rabishek chetuten chemoyome gee ak boishet nekariyai, ko tori kou kele keyai kasit nebo buch netor komesiche cheyome lokok kii anan ko cheiriben gee.

Koroi nii okere en yuu ko basit, nekikochop kiplelechek anan chumbek kii sikobit konyumyum pandap oret sikobit yewendii chito kongeten gaa ak kwo ole yoe boishet tii kitita en saishek kii kotoko kotoko kotomo koba saishek koroiton konyumyume pandap oret en kabisa, ako yon kipendii igorwek kii kotoreti bik komuti kongeten konywan nii akoi ole komii igorto. Kotoreti bik kikonyumyum panwek ab oret tii ngamun imuti bik chechangi ako en sait agenge ak kosib koitita ako mokiyoche bik rabishek chechang, ko kikobos panuek chekikigete igependi ak keldo ako kisip keite koraa ole kokopendii kokikotoret tii ak kopos ngalek ab cheome bik tyonkik en oret tii ak che kipendii kot kemian en oret.

Netaa kiit nobwote abwotee ole yoche kerib ketik kemin ketik en chong'indo yoche ketoret kewek osnosiek chekimii en keny, yoche kemin ketik chekichechok chekimiten koroniton i en taa, nebo oeng abwote ngoliot nekile boishek i yoche kerib osnosiek ng'amun osnosiek i ko elemii robta, elemii ketik koreu robta sikobit kobit ainoshek, nebo somok i ko osnet kesikyin amitwokik, lokoek sikobit koit lokok kwomis akobiyo, nebo angwan ko osnosiek i ko elekinyorchin kerichek kou ng'unon yon kinyoe ting'oek i kebendi osnet akejeng kit nekibore chebindorwet kinyokichemushan akeye beek, akee ko osnet i kokonu koristo nekaran asikobit kibus komnyee aketesta kesobche komnyee, akee ko eleunyenkee tiong'ik tiong'ikab osnet cheu ngetundo, kiplekok, terkekiat ak chechang, eng Keny kokilelen boishek mokitwoe osnosiek kiribe osnosiek.

Koroi ogere en yuu ko nyumbut neto kwangenge tokosoluu sigiriet, nyumbut kokiiibu kiplelachek ana chumbek kin konyogo tou emoni, kin konyokondochin chumidet emoni kotii tyonyiton kibore nyumbut ko tiondo nesoluu sigiriet ako lopotii en banda nemii barak inge kerchin ak sigiriet ko kigoger bik kole gaigai koboishen nyumbut sikonyunyuchi banda nebedi en komoswek angenge agoi agee ana ko en rutoito . Akot ingandan motinye bik chechang komii barak mii barak en rabishek nyalen chemkondet kogere bik ko gaigai sigiriet newendii mutyo akobo kyolen chepkondet chetuten

Okere katit nekitilet aisurushek, kati niton kokikomach serikali kole yoche kotiinye chitukul kati niton kokikomach serkali kolo yoche kotinyee chitukul katit niton nii sikobit tii kenai aisurut neikoinii serkali, kiko netai yon kimo nyokeker kele ilibonii aisurusiek atak inyokekere imbaret neitinye koret netinye ak tukuk cheitinyee kou tugaa, ingokenik, korik kii ak kiboitinik chetinye, ko yekokeker kele itinye bik atak kinyo kechikil ak keyai en muswoknotet nemii barak sikobit kesich kele yoche ilipan aisurushne chetiana iliponchi serkali. Aisurushk chuton koboketoreten ketegen sipitali ak ketegen sukulishek kii ak kyolen kerichek kobit kotestai emet, ko en olinyon nii en kokwet ninyonet tii kokokeyai kele yoche kotindoi aketukul katitab aisurut sikobit tii kenyor sipitalishek chekoron nii ole kinyorunen kerichek ketekwech sukulishek kii ole somonen lokokyok kii ak kenyor koraa oratinwek chekoron, sikobit keiben minutik kyok ibakyalda yon kokoruryo akobit koraa keleipanen aisurushek chuton keliponjinen dactari.

Otindenik chekirakas akobo tukan niton kibore chaina square ko kiagas ole ki tuket neo nekian koborgi bik monyokwolen bik chemungaraini alak ako bendii bik ibo kwole tukan niton inegen nii ngamun kioldo tukuk en beit nemii ngueny, ko nondon ko kiborgi bik alak komoto kosich koalda ak ichek rurutik kwak anan tukuk chekoyoche kwalda ngamun kikere chito kole kaikai ibakwalen rabinik chetuteno en tukan niton kosir ibakwalen chemungoroindet nebo gaa ak rabishek neoldo rabishek che chang. Tukan niton koyanat kele bo chemungaraini cheyobu chebo kiplelachek cheyobu emotinwek chebo sany nekibore Chaina ko kikomwa serikali kole kaikai kerib chemungarainik chebo emoninyon nii sikobiti komanyo kotaren kastomaek che kiplelachek chuton. Kinyor tukan niton kongungunjinet neo kobun chemungarainik alak che oldo tukuk ak ichek chekerker kotiyen gee kian kotaren kastomaek

Achome keker kerib, achome ayai boishoni, achome oker olee kakirib itondab emet sikobiit konyorchikee koristo nekaran sikobit kiste kebos mionwokik chekinyoru kotieng'e ak simndo nenyone yoon mokirib itondab emet, ng'ebakach simdo konyi itondab emet kotore ak kotar elekoyoche keminen ketik, nee ketik ko elekisiken amitwokik elekinyorunen ketik chekiteken korik ak elee kinyorunen beek ng'orobon konyokochob ainoshek, akee okere olee ichechu ko neranik chekwoe kartasishek sikobit ibakeyaen boishet akee kora sikobiit komot komurit itondab emet, niton kotoreti emet ak kotililit emet ak kotestai ak bandab tai emet.

Kiit netesetaa en yuu koteseta konetindet konete lokokab sukul, somondos okere tinye aketukul kitabut ak kilamit sikobit kosir kiit nenete konetindenywan, inoniton koboru komonutiet nebo kesoman ak kineet lokok sikobit konyorchikee ng'omnotet nemii barak ko koron koik konyoik alak koik cheribe emoni alak koik mwalimuek anan koik konetik kouu chuton niton kouu nenywanet konetindenywan, kiit netesetaa kora okere olee aketukul kokaa yebeit kokose kiit nemwoe mwalimu kotieng'e ak elekoburto, elekotebotito en ng'echerokwak, okere aketukul olee kobur komnyee netoku kelee kose kiit nemwoe nenete konetindenywan.

Kerenyun akobo koroi okere olee koroi kwakeng'e en tukuk chekikochop chumbek anan kiplelachek sikobit kebirtoen borto sikostoke mwaita nemamakat en borto, niton koyoe borto kobur komie sikobiit ngoyoe chito kasit anan kowendote en atkai tukul kotestaa kotesentaa boishenyin amaa koimutik alak tukul, ko nonton kotoreti sikopit kosop chito koik keny, inoniton koboru kolee chumindet anan ko kiplelachek ko kikwai tukuk chechang chekoron chekibirtoen borwek ing'ekerchin ak echek biik chetuen chekiboishen chekibo keny kouu kelopotii ak keyoe kasit en imbar anan ko en kabungui ketemishe, keloe beek anan ko kebirekee sikobiit keker kele ng'o nekim anan ko ng'o nemokim, koroiton kobokomongutiet en sobetab chito aketukul.

Neokere en yuu okere chepkeleliot anan chebioset nekotebot en ng'echeret nebirir ak ko kalach ing'oroik chebiriren akinee ak kokere komosto akee, inoniton ko akeng'e en biik chenoyotin en emoniton bo Kenya kibore Akothe, ak ko kasiit neyoe koyoei kasit nemile biik ak ko tienindet kora, akeng'e en biik chechang chenoyotin kot mising en Kenya, yoei kasit koyochin emoniton bo Kenya ak emetab Uganda kwoldote maendeleo ak kiit neuu emotinwechuton chuchokek chubo biik chetuen, iboru kolee oot chebiosok akichek anan ko chepkelelik komuch akichek koyai kasit kouu murenik anan ko kouu boishek ak ng'ekerchin ak en keny elee kimong'ekere kimokoyoe chebiosok anan chepkelelik kasisyek kouu ng'uni elee kokikoi akichek chepkelelik ak chepiosok koyai boishenywan.

Kit neyoe bosioni kobunyi komonut ko ngamun logok kinete agobo musoknotetab kasari, ye kekakinet logochu agobo muswoknotetab kasari kobit akichek kosindange ak kobelchige boisionik kou emotinwek chun alak chebo kiplelachek, en yuton ogeere kiplelochindet agenge nenetee lakwet agobo olekiyoitoi musoknotetab kasari ak boisioniton sikobit keistoi koimutik chemi en etkai tugul, kobos noisier Nebo chito ak koyai kasit kotestai komie. Niton kotoreti missing en ngalekab sugul ak ngalekab kerichek ak kora keker ngalek chemi chebo serkali. yoche kinet logokchok akichek konai ole kiboisiotoi musoknotetab kasari sikobiit kokeerkeit ak logochun alak ak konyor boisiet nekergei.

Kii netesetai en yuu okere ole inonii ko igortab poshet igortab siasa nekokur kondoidet nebo chamait akenge noton nenaat missing en emoniton bo kenya, okere ole en yutok kokakobit terchinosheki ole kakobit kot ko kakewirta iyeet noton nengwan nebo pilipilyot tii sikiteren biik sikobit komotokokon koimutik, toku kole chito nekowirtoo ko ka ofisaek ab police chekawieta sikobit koweek kotestai boishet ak ngalalet komie ,niton koboru kole yoche kotestai biik kosisigee yon ngolole chito kekoshoi chito kiit nemwoe ak kebakach chemarget neo netesetai en igorwek agetukul.